Mbica ĩno ĩhũrĩtwo cukuru, aah kũrĩa mbe anake aya, kana mbeũ ĩno njĩthĩ ĩrageria kũbundithio maũndũ na teknorojĩ. Hihi andũ aya mokĩte makuĩte indo ngũrani ta kompiuta ta kompiuta iria cikũhota kũmateithĩrĩrĩa kĩmathomo, hihi kana, nginya makĩrugũria cukuru ĩno makorwo na gĩthomo kĩu kĩa gũthoma kompiuta.

Maũndũ marĩa ngereire na kĩndũ gĩkĩ nĩ maũndũ mega, tondũ kandi ĩno ndĩrabatara gũkuua mbeca kana thimũ, ndirabatara o gũkua kandi ĩno ndĩhe marĩhi ona nja wa bũrũri wa Kenya, nĩũndeithĩrĩirie mũno hau nja wa bũrũri tondũ, nĩharehaga maũndũ maritũ mũno, gũcenjania mbia kuuma mbeca cia bũrũri wa mũndũ nginya bũrũri ũngĩ, nĩũndũ ũrehaga thĩna, no ndĩna kandi ĩno ndathiĩ bũrũri o wothe, nĩnjĩtĩkĩrĩku nangahota kũrĩha marĩhi makwa na njĩra njega.

Ũhandi wa mĩtĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ ũndũ wa bata mũno na nĩũndũ ũtũgĩirio na njĩra nene, tondũ andũ nĩmokĩte kuona bata wa mĩtĩ, wa mbere nĩ ĩrehaga mbura, na mĩtĩ nĩĩragirĩrĩria maũndũ ta gũcenjia kwa rĩera na njĩra ĩtarĩ njega, koguo mĩtĩ andũ nĩ marona bata wayo na nĩmahandaga na nĩ ũndũ wĩkĩrĩirwo kiyo mũno.

Ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria nĩ andũ a kuma kanitha ũmwe mathiĩte na nja nĩ getha mahunjie ũhoro mwega wa Jesũ na hihi kũgeria gũtarĩria andũ wega wa kũhonoka.

Njĩra ya BLOCK CHAIN nĩ njĩra ya kĩĩrĩu ya gũtũma mbeca kuma mũndũ ũmwe nginya mũndũ ũrĩa ũngĩ hategũbatara we kana andũ acio erĩ gũkorwo na bengi kana mũndũ wa gatagatĩ nĩ getha mahote gũtũma mbia. Nĩ njĩra ya naihenya na nĩ njĩra ĩna ũgitĩrĩ.

Ũndũ ũrĩa wa mbere woka meciria-inĩ ndona ciana cigĩteng'era nĩ ũgima wa mwĩrĩ. Gũteng'era nĩ ĩteithagia ũgima wa mwĩrĩ o na harĩ ciana na andũ agima. Undũ wa kerĩ, nĩ ũhoragĩria meciria ma ciana icio. Ũndũ ũngĩ, ciana ici nĩ cihotaga kũnyita mathomo na njĩra njega.

Rũhonge rwa Red Cross nĩ rũhonge rwĩ bata mũno tondũ nĩ rũheyanaga indo ta, maaĩ na irio kũrĩ andũ arĩa maatuĩka nĩ makoretwo nĩ indo ta, mũiyũro wa maaĩ kana kũhĩrwo. O na rĩngĩ Red Cross, Red Cross nĩ ĩheyanaga ngari cia thibitarĩ iria ciũĩkaine ta ambulance hĩndĩ ĩrĩa gwokwo nĩ kĩndũ ta kũhĩrwo. Kwoguo nĩ ĩrutaga wĩra mwega.

Mbica ĩno ĩronania ĩhũrĩirwo ndege-ini, ĩronania mũruti wa wĩra wa ndege-inĩ akĩhe mũthii wa ndege kĩndũ gĩa kũnyua o me ndege-inĩ.